Kiipe kerkongetab kabotishet simaker alaan simokiker olenyorundo amitwokik yoon kokiboishen oreet notet nemakararan amaa iyanat ko imuch kobit kerkonget ngab en amune chotet chebo kobotishet kobitu walet notet nemokinyoru amitwokik chebo kobotishet.

Olekibenditoi asikisipto alaa keboishen bilionit akenge ak milionishek bokol tisab ak konom en emotinwek chenyoru konitet yoon kokinyor rabinik chechang cheuu bilionishek ko yoche keboishen ak kisipto en oreet ne yanat ak ko tokunot asikobit walet ak kotesak.

Benkit nebo equity kekere boishet nebo rabishek ak nyumnyumindo yoon kiboishen biik benki nitet chelelach ak kipsomaninik, nitet ko kikonyorchike kelchin ak nyumnyumindo ne ineken kipsomaninik ak biik sheyoe kasisiek kochop lainishek chebo equity chekiboishen kekonoren rabishek.

Tuket ko koot notet nekiteche en kaa alaan en tabanutab barabara asikeboishen ketoreten biik chenekityin ak cheloen kioldechi tukuk chemiten tuket alaan chekiibu asikialda, boishet notet nebo tuket ko kioldoen tukuk chekimokyinge en koo kouu sukaruk, machanik, chumbi k ak alak chechang.

Kiit netot kengalalen en sikiik ak kipsomaninik ak kobo somanenywan en sukul ak konetik konotet nebo kokilchike aketukul koyai boishet nekararan en komosto notet neyoe, kouu mwalimu koyoche kokilchike lakwet konai kosoman, ko kiit neuu lakwet kokilchike somanet.

Boisjhonik chekinyorunen portal nebo county koboishet nebo serikali kosuldaen boishonitet ak konde ngotutik asikotesta ak keboishen en oreet ne notet biik ak konyorchike icheket konai akobo boishet nebo kasinitet.

Yoon miten koimutiet aketukul en kokwenyun konyun alaan en emet ko imuch oboishen simoit nenyun kotoreton obirto alaan asir kiit ak abosten en soet akobo koimutiet nekonyoru alaan nemiten en emet asikotoret kenyor imanit nebo kkoimutiet notet.

En sait akee obune kewelutik en simoinyun sikochut soet, nitet koratebengei ak obwote omwochi oldoikab simoinyun alaan kombunit notet nekioibunen simoit akobo koimutiet nekonon simoit alaan obore ochut soet ko ongeni simoit ak kobetee network en sait aketukul.

Oliik chechang konyonydos akobo boishet nebo muswoknotet kobetetab alaan akobo betet nebo muswoknotet ngobore koboishen en kaa, nitet abwati olee osoisoni koimutiet notet nebune boishet nebo muswoknotet keboishen alaan kelumnda oreet nekararan nekiboishen.

Kiit nekikere chemungarainikab emet asikoib tukuk kobaa kokanabta emet ko kikochi ngotutik chebo oldoishet nebo tukukwak che oldo asi konyorchike chepkondok kobaraiten mungarenywan ak koib bandab taai nebo emet.

Olee toretito librarishek moshinishek chebo somanetab kasarta nekoi kokochin tukuk alaan kitabushek che terter ak ko chotet chekikichop konamnge ak somanet nebo en inguni ak komuktechi sukulishek konyor kartasishek alaan testi en nyumnyumindo.

Taam oboishen simoit notet nekiliboni en betut rabishek sitini ak muut en kila ak kila ak ko kwakas olee oliet nebo simoishek chotet tukul chekiliboni kouu simoit notet samsung ak tecno ak alak ko kokwo alaan kokolany libanet nenywan.

Otindonik chekibo keny chekikimwoitoen aleetab Sondu Miriu ko notet otindonik che kitam kemwowech en keny akobo oinet nitet nibo Sondu Miriu nekikimwa kelee oinonitet ko oinet neloo nea akowo ak komiten tiongik che omee biik oriit.

En anee okoikoe libanet tukul alaan toretishet nebo rabinik che okere en boishet alaan aalen simoit amun karan yoon keboishen simoit notet nekeliban rabinikyik tukul kosir simoit neiliboni kotuten nee yoon metinye ko maimuch iboishen simoingung.

Kombunit nebo mosikoshek en emet nebo Kenya ko kowekyi banda ak yaet nekisuldoen boishet nebo mosikoshek kouu en olelou amun koman komiten koimutik alak tukul chekokimwoitoen kombunit nitet nebo masikoshek.

Kiit neimuch koyai kwonyik en technology ak kandoinatet en kenyishek chemiten taai ko imuch kelewen ak ketet kndoinatet nebo kwonyik en emetab Kenya, nibuch ko kwonyik ko imuch kondochi emet kouu olee indochindoi chito notet ne murenik.

En siroshek chebo Gikomba ak siroshekab masaek ko okere olee terter oliet ak bandab taai nemiten en siroshe chutet, siret notet nebo masaek koyoe koterit soiti ak siret nebo Gikomba ngamun terter olekeyoito.

Sikochop alak koyai chito account nebo M-Pesa ko mogutikyik amun M-Pesa koribun rabishekuk kobur komie amatwa chi age tugul en simoing'ung. Nitet ko kararan ngeboishen account nebo M-Pesa kekonoren rabinik ak keliponen tuguk che kebeial chito en tuget.

Yon miten lewenet ne bo kiboitinik chelelach komoche komiten somanet alan moche kongen kit notet nekimokyingee yon kileweni icheket nitet kotinye komonutiet nekararan kelewen olekibenditoo biik en kasisiek chelelach chekikoitoo en kampunishek cheterter koityi kiboitinik chelelach chemokyingee boisionik.

Yan katep tuguk tutee en soet ako monyoru tuguk chotet en kampunit notet nekoolen koyoche amwochi kmpunishek alan kampunit notet neoldoi tuguk amwochi olechi amunai siyan kakitep tuguk tutee en soet komonyorchinin kei ako yankakitep chechang keipun ako kinyorchinkei ako menyoru chotet chetuten inditep en soet

En komosto nebo Narok ko kigong'emak ak kong'em temik ng'atutiet nebo tilit ab mbarenik chwak chemenye en komosto notet nebo Narok. Nitet ko kigimwochi serkalit ak kogochi ng'atutik temik chemiten en komosto nebo Narok agobo tilet nebo mbaronok kywak asikoboisien icheget komie.

En NTSA kimokinge inyoru lesenit nebo ketet ab karit yan kewe sugul chito ibeiyai kost notet nebo kete nebo kariseik ko imuch inyoru lesenit ne imukteun anan ne konin chomchinet nebo iketate karishek en koimuch inyorjige chito kelchin

En kasarta nekibo Covid-19 nekimiten en emetab kenya ak emotinwek alak chebo sang ko kikakiyet keyai kasisiek alak tuugul ako kimiten mokutik chekiipchin chito konyor rapisiek en kasarotet cheboisien kwolchikee tuguk chebo konyinet ak chotet cheyoen kasit agetuugul nemokyingee.

Oleng'emndoo legutab temik indonyon ne bo emetab kenya koyon kokon ng'atutik chekimen ak chotet cheuen kisip yon kisuldoen yaetab kasit temik en gaa kou kelipan aisurusiek chebo serikali kobun aldaet ab tuguk chotet chekakse temik.

Loiset ab tugukab biik ak pikipikishek ko wolosen rabinik chekimuten biik ak keloisen amun nitet ko sait aketukul ko wolosen kotienkei tuguk che iloee koimuche kotesak rabinik chebo loiset ak kamutetab biik en emet.

Sikai koloche kipsomaninik ngoroik chotet cheterchin anan ngoroik chetoponotin asikenai anan asikoik agenge lagok tuugul chemiten en sugul kotiengee mokimoche kenai kele lakwet ainon nemiten ngweny anan kwoi non nemiten barak kikimwochi anan kikitet kele yoche kokerkei ngoroik tugul en lagok chebo sugul ndamun tuugul ko kipsomaninik.

Ole anyorundoi ak ole akonortoi rabishek chekowek chekiwegu ko aboishen atesen boishet ab kasinyun ak akonor alak asiaboishen yeit kit ne amoche nitet ko karan ikeboishen rabishek chutet chu kiwegu en oret notet ne imuch inyorchikei chito kelchin.

Uinwek chotet chenootin chekibunee chito yon konori rapisiek en simoit konotet, yon mongen chito koboisien simoit ako mongen olekikonortoo rapisiek en simoit netinye komuch kobun uinwek ak kewelutik inendet en simoit ak en konorwet nemoche kokonor rapisiekyik en simoit.

Oleimuch icherundet chito rapisiek en paypal komoche itinye tuguk tugul chekimokyingee asiicheru rapinik en paypal nitet koboisien en emotinwek cherikyinotin ak emetab kenya yon kelenji chito koyogun rapisiek kobwa paypal komiten oleibune kotor kochut rapinik ak olekibenditoo kot icheru.

Sinyoru chito kelchin en kasing'ung ne bo temisiet ne bo mbar alan ne bo ripsetab kiagik komoche kituiyoge ak temik alak asikokonini alan kopcheun ng'omnotet netinye icheket akopo temisiet en en konyin asinorchikee kelchin en kasing'ung.